Wĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, tondũ ũkuoya o intaneti, ũthiĩ harĩa kompyuta-inĩ yaku, kana akorwo ndũĩ kũhũthĩra kompyuta ũthiĩ caiba, kũrĩa kambĩ akorwo kwanyu nĩ kũrĩ kambĩ kana gataũni karĩa ke hakuhĩ nawe. Caiba o ĩrĩa yothe ĩ hakuhĩ nawe, ũmwĩre ũrenda kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa SHA na nĩguo egũthiĩ kũrĩa intaneti-inĩ ahingũre portal ya SHA nĩgetha ũcoke rĩu we ũkĩambie kũihũria ciũria. Ũkorio ciũria ta mĩaka yaku, nĩũkũrio mbeca iria ũthũkũmaga nĩgetha thirikari ĩhote kũmenya mbeca iria megũkũrĩhia cia ũgima waku wa mwĩrĩ, kana cia cia mũbango ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA.

Ũrĩithia wa thungura ti mũhũthũ ona hanini, tondũ nĩngũririkana niĩ nĩndageretie kũrĩithia thungura na ndarĩithia, ndarĩithirie thungura ĩmwe ya mũtumia, ngĩcoka ngĩmĩgĩrĩra mũndũrũme ĩgĩũka ĩkĩoha ihu. Yoha ihu yaciarire twana tũigana ũna, no twacokire tũkĩrĩo tuothe nĩ thuraku. Kogwo rĩrĩa ũrarĩithia thungura ici, thungura no nginya ũcigĩre, ũciakĩre kiugũ kana nyũmba njega ĩtarĩ ĩtekuonana na thuraku handũ. Ũcoke ũciheage mahuti matheru, ũciheage mahuti ta mĩcege, ũciheage mĩkengeria na mũngei na ningĩ nĩ kũrĩ irio cigũragwo nduka-inĩ cia thungura, kogwo no ũcithiĩ ũcigũrĩre.

Njũkĩ nĩ irĩ ũgũni mũnene mũno, na ũrĩmĩ wa njũkĩ nĩ ũbatiĩ ũnyĩtwo barũ kana, andũ ma wekĩrĩre mũno makĩrĩa tũndũ njũkĩ nĩcĩo citũheaga ũkĩ kĩndũ kĩa mbere. Njũkĩ o rĩngĩ nĩci thĩaga cigateithia matũnda kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, makamera mũno tondũ rĩrĩra njũkĩ cirataamba kũma mũtĩ harĩ gũthiĩ harĩ ũrĩa ũngĩ kana kũma ĩhũa-inĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ nĩgũo hakoragwo na kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ pollination, na kogwo ũgakora mahũa maũ metererĩe njũkĩ ĩmarehere mbegũ cĩa mũmera wa kĩũrũme nĩgetha cihoote gũciara matũnda, nĩgetha mahũa maũ, kana mahũa maũ makoragwo me matũnda, nĩgetha mahote gũtũĩka matũnda na matũnda mena mũrĩo. Kogwo njũkĩ nĩ cia bata mũno.

Ũyũ nĩ mũtumia ũthire gĩthima gwetha maĩ, na rĩu nĩarakĩoneka ena mĩtũngi mĩingĩ mũno, tondũ nĩkĩo okire na bunda. Na bunda ĩno nĩ maĩ aramĩhe, kũndũ gũkũ nĩkũroneka nĩ kũmũ mũno. Nĩ kũndũ ta nagũkũ Kĩambere kũrĩa ũkona njogu ici ciũkaga cikuĩte mũthanga, maĩ makahĩtũka mũthanga watigwo, andũ a itũra rĩu makambi gũtaha mũthanga ũcio makĩendagia, nĩguo mũthanga ũrĩa twakaga naguo manyũmba nagũkũ Nairobi na kũrĩa kũngĩ. Rĩu mũtumia ũyũ nĩagĩthire gũtaha maĩ gũkũ gĩthima kĩu, rũĩ-inĩ rũu, tondũ thirikari nĩrakĩoneka nĩ nĩmariganĩirwo, na nĩkĩo ũrona matirĩ na mĩtambo ya kũmarutĩra maĩ gũkũ githima-inĩ ĩmatwarĩre kũrĩa mĩciĩ-inĩ. Kogwo thirikari korwo no ĩmateithie ĩthiĩ ĩmathondekere ndobori njega na ĩmahe maĩ matingĩkorwo mena thĩna ta ũyũ.

Ahũri a biacara na makĩria mũno taũni-inĩ itũ nene ya Nairobi. Ahũri a biacara nĩ maronekana kwaga kana gũkorwo matarĩ na ũmenyo na matarĩ na kwaga kĩharĩro nĩ ũndũ wa kũgitĩra rĩera ritũ, tondũ ũgũkora ahũri aya a biacara matirĩ na ndoo cia gũikia takataka kĩndũ ta maratathi, kwoguo ũkoraga o eene na customer othe marate maratathi harĩa hothe marenda, kũu kũngĩ nĩ atĩ ahũri a biacara aya agwaka manyũmba kana ma landlord ũkoraga oo sewage ciao cithiĩte kana imwe ona tithondeka wega ũguo nĩ cira ruta maĩ ma gĩko cierekeirie bara nyũmba-inĩ cia arĩa angĩ na kwoguo ũgakora amwe matirahota gũikara, gũkorwo mena rĩera itheru. Kwoguo andũ aya nĩ maratũhĩnga mũno na nĩ maratũthũkĩria rĩera ritũ mũno mũno. Ahũri aya angĩ a biacara njiguaga magĩthũkia rĩera nĩ aya a kũhaka ngari citũ rangi, ũkoraga andũ acio marahaka ngari rangi handũ hatarĩ nginya hairĩgĩre, kwoguo rangi ũyũ ũrombũka kira handũ nginya ũkĩhetũka ũguo ũraigua ta ũkũremwo nĩ kũhuhia nĩ ũndũ ũrahuhia rangi ũcio wa rangi na nĩ rangi mũru mũno na onao me hatĩka-inĩ no maretua matiramenya.

Rĩrĩa ndona mbarathi nĩngenaga mũno tondũ nĩndirikanaga ndĩ kamwana kanini, twaikaraga kũrĩa Naivasha, na nĩgwakoragwo na macindano ma mbarathi, kuoguo nĩ twaumĩraga andũ nĩmeyumĩragia mũno wa wĩingĩ moke merorere mbarathi cigĩcindana ihenya, no mbarathi nĩwakĩmenya ĩgĩteng'era nayo ĩkoragwo ĩkuĩte mũndũ, mũndũ ũcio nĩwe ũramĩtereba ũrĩa ĩgũthiĩ. Na kuoguo mbarathi nĩ njega tondũ nĩihũthagĩrwo ta mathako magũcindana nĩgetha andũ magagĩ no mathũkũmaga mbeca tondũ mũcindi nĩegũkĩheo mbeca. Mbararhi nacio nĩ njega ningĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa me mĩgũnda mĩnene, ta nagũkũ mĩena ĩno ya Nanyuki, andũ acio, athũngũ amwe kana Agĩkũyũ angĩ nĩ marĩ mĩgũnda mĩnene mũno kũu. Na kuoguo rĩrĩa e gwake, ena mbarathi nĩegũthiĩ kũrũra mũgũnda wake na akuĩtwo nĩ mbarathi, na ekũrũra harĩa hothe arenda, tondũ mbarathi hatikĩrĩ handũ ĩtegũtamba mũgũnda-inĩ. Ningĩ mbarathi oho nĩirĩ goro mũno gũcirĩithia na gũcimenyerera, na kuoguo nĩciendaga kũrorwo wega mũno, nĩciendaga ikarorwo. Nĩ ũkũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno ũngĩuga nĩ kũ nĩ kũrĩma, nĩ kũrĩma mbarathi, na ningĩ no cikũrehere bainda nene mũno wacirĩma.

Mawĩra ma kĩndũire nĩ magũthĩtwo iringa inene mũno nĩ maũndũ marĩa marahanĩka o mũthenya o mũthenya. Tondũ wakorwo nĩ indo cia kĩndũire, okorwo nĩ ciana cia thikũ ici, ciana cia thikũ ici citicokete kũmenya ũhoro wa ũndũrie wao. Kwa mũhiano Gĩkũyũ. Gĩkũyũ ciana ciao cia thikũ ici citiũĩ ũndũ ona ũmwe wĩgiĩ ũndũire wao. Tondũ wakoraga thukuru okorwo nĩ kahinda ga tene, thukuru nĩ gwathomithagio Gĩkũyũ. No thikũ ici, Gĩkũyũ gĩtirathomwo handũ. Kana eeh maũndũ maitũ ma kĩndũire matirathomithanio handũ nginya thukuru-inĩ. Na kũguo ũgakora, ciana cirakũra citarĩ ũndũ ona ũmwe ciũĩ ũhoro wa rũrĩrĩ rwao kana mĩtugo na mĩikarĩre ya ya kĩndũire. Na kũguo, maũndũ mau nĩ mararinga ũhoro ũcio wa wa ũndũire iringa inene mũno. Ũgakora mawĩra mamwe nĩ mathiĩte biũ makahana ta me kũhuka. Na tũrageria gũcokia rũĩ mũkaro no rũtiracokeka tondũ, maũndũ kana kana tekinoronjĩ na intaneti na maũndũ mangĩ maingĩ mũno nĩ nĩ matuĩkĩte mũhĩnga harĩ kũrũcokia mũkaro.

Ũyũ nĩ mũgũnda mwaraganu maĩ, na mũgũnda ũyũ kaingĩ ũhũthagĩrwo kũhandwo mũcere. Kũguo mũcere nĩ wĩkaga wega mũndũ mũno kũndũ ta gũkũ, nĩ kwa mũhiano nĩ kũndũ ta kũũrĩ Mwea Tembere. Kũu nĩ kuo kũhandagwo mũcere. Nĩ kuo ũkoraga mĩgũnda yarahĩte maĩ maingĩ ũũ. Ningĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka nĩ wa kĩguni mũno. Nĩ mũgũnda ũmwe wa bata mũno tondũ nĩ ũroneka wĩna nginya thamaki cia tũteru. Thamaki ici ciĩtagwi cia tũteru tondũ cikoragwo na nderu igĩrĩ haha kanua-inĩ, no na kĩrĩa gĩthũngũ ciĩtagwo mud fish.

Aya nĩ arĩmi a mũcere na nĩmaroneka nĩkũrĩmĩra mararĩmĩra mũcere. Mũcere ũrĩmagĩrwo nĩgetha ndũkaume kana ndũkagĩe ria rĩu, nĩgetha ume na magetha maingĩ. Tondũ ria nĩrĩtũmaga mũcere ũhoteke mũno. Ta rĩngĩ gũkũ, kana hihi gũkũ no gũkorwo nĩ Mwea kana kũrĩa Pakistan, nĩkĩo mararĩmĩra, na ũgakora kũrĩa kũrahandwo mũcere, andũ acio matihũtaga, kogwo he bata mũno kũhanda mũcere na kũũtumberia wega tondũ mũcere nĩ irio, na nĩ bado nĩũrehaga mbeca, tondũ rĩrĩa mwakĩrĩma mũcere mũingĩ nĩmũkũwendia kinya kũrĩa nja wa bũrũri. Tarĩu ta gũkũ Kenya nĩtũkoraga twĩna mũcere wa gũkũ Kenya na bado tũrĩ ona mũcere ũngĩ wa kũrĩa Pakistan. Kogwo, gũkũ andũ matihũtaga, na matitwendagĩria goro tondũ nĩmaramenya twĩna mũcere witũ. Na ithuĩ mũcere witũ ũngĩgĩetherwo thoko ya gũthiĩ nanja ũthiĩ kũndũ ta Ũganda kana Tanzania, nĩũgũkora nĩtũkuona mbeca nyingĩ mũno, gũkĩra ona gũkĩra mbeca irĩa tuonaga kuma kwĩ mbembe kana magetha marĩa mangĩ.

Matũkũ-inĩ marĩa mokĩte ingĩenda kuona thirikari ĩkĩingĩrĩra ũhoro wa ũrĩmi. Ministry ya ũhoro wa ũrĩmi ĩkĩre kĩgĩna kana thirikari nene yongerere kĩgĩna he ministry ya ũrĩmi, nĩgetha arimi mahote kũheo macini ta ici cia kũrima, mahote gũthomithio ũrĩa cihũthĩkaga, mahote kũheo mbeca nyĩngĩ nĩgetha marĩme mĩgunda mĩnene na mĩgunda mĩingĩ na marĩme irio nyĩngĩ cia kũendia nja wa bũrũri, na gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgetha tũkorwo twĩna mbeca nyĩngĩ thiĩniĩ wa bũrũri ũyũ na tũkorwo tũhotanite na ng'aragu, kila mũndũ kuma Turũkana ngĩnya matũra moothe marĩa tũiguaga nimakanagĩrwo nĩ riua bĩũ. Tũigue andũ acio matirahũta, tondũ nĩmabundithĩtio njĩra ici cia kũrima na macini. Ta rĩu kwa mũhiano karagita gaka ũngĩgatwara kũrĩa Turũkana no gachimbũrie kũu wega na gũchoke maheo maĩ, maheo mbeca mahote kũrĩma, to nĩnyonaga makĩrĩma hanini hanini, na kogwo no matĩrĩ na maũmĩrĩra maingĩ no rĩrĩa thirikari yaingĩrĩra nomone magetha na mone maũmĩrĩra na ng'aragu ĩmathirĩre.

Mboga ici cia purple nĩ njega mũno, no citirĩmagwo na njĩra nene ũguo ta mboga ici ingĩ cia ngirini. Rĩu mboga ici cia purple onacio cirĩmagwo ota mboga iria ingĩ. Ũkamba ũgaita tuta. Tuta ĩyo ĩga ũgathondeka tuta nĩ getha ũgacoka ũkamĩita maĩ na gathumu kanini. Ũgatukania na tĩri ũgacoka ũkenja tũmĩtaro tũnini nĩgetha ũke wĩitĩrĩirie mbegũ ciaku hau, ũgacoka ũgacihumbĩka wega na rũthirũ, mboga ciaku nĩgetha, kana mbegũ icio ciaku nĩgetha ciambie kũmera hanini. Ciambia kũemara ũgaciitĩrĩria maĩ ũgacihe maĩ o mũthenya, rũcinĩ na kĩroko, na ũgacoka okorwo kwĩna riũa inene mũno ũgacihumbĩka na kĩruru. Ciambia kũmera mbegũ icio, ũkeheria rũthirũ rũrĩa ũrekĩrĩte, nĩgetha cigĩkorwo na kamweke ga kũmera. Na ũgacihumbĩra na kĩruru. Mboga ĩyo ĩgakũra, mbegũ ĩyo ĩgakũra ĩgatuĩka kamũmera. Kamũmera rĩu kau ũkambia gũgathamia ũgĩgatwaraga mũgũnda, na ũgakorwo ũhandĩte mboga ciaku.

Rĩrĩa ũrarĩma mboga nyingĩ nĩ ũrabatara maũndũ maingĩ mũno, tondũ nĩ ũrabatara maĩ, nĩ ũrabatara ndawa, na kuoguo no nginya wambĩrĩrie na kũharĩria mũgũnda waku. Mũgũnda thutha wa gũũcimba wothe na kũũribariba ria, ũkawenja mĩtaro kana marima tondũ ũrakĩhanda mboga nyingĩ. Ũgoka ũcihandĩte mboga icio ciaku, o marima ũgekĩra thumu na ũgaitĩrĩria maĩ ũgacoka ũgekĩra mboga yaku. Ũkahanda mboga yaku hau. Warĩkia ũguo wothe mũgũnda ũcio ũcokaga ũkahũrwo ndawa ya ria, nĩgetha mboga ici igĩkũra itigakũre hamwe na ria, tondũ nĩ mũgũnda mũnene na mũtiĩhota kũrĩmĩra. Kũhũra ndawa ya ria nĩkuo kũhũthũ gũkĩra gũtinda ũkĩandĩka andũ moke marĩmĩre tondũ nĩũgũthiĩ hathara. Mboga icio o ũrĩa irakũra ũgathiĩ ũcirorete ĩrĩa yagĩa kana nĩ irarwara. Okorwo nĩciakĩgĩa mũrimũ ũgacihũra ndawa ya mũrimũ ũcio ciragĩa, kana akorwo nĩ heho ũkahũra ndawa ya heho, tondũ mboga ici nĩ nyingĩ ũngĩthaka hanini no nĩciahĩa ciothe, kana cithũke ciothe, na nĩũgũkorwo ũthiĩte hathara nene mũno.

Rĩrĩa ndona wobici ta ici cia thirikari ciĩ kũndũ na kũndũ nĩ njigũaga ndakena tondũ nĩ ndĩramenya motungata ma thirikari kana mawega ma thirikari nĩ marakinyĩra andũ kũrĩa matũra-inĩ kũrĩa thĩinĩ kũrĩa ũtangĩciria atĩ maũndũ ma kĩrĩu no makinye no ũgakora maũndũ ma thirikari gũtirĩ handũ matarakinya rĩu kwa mũhiano wona obici ta ĩno nĩ ũkũmenya atĩ ciana kũrĩa cukuru-inĩ nĩ ciheagwo mbacarĩ, aciari makaneo mbacarĩ cia kũrĩhĩra ciana ciao cukuru tondũ kwĩna obici cia thirikari hau, kogũo rĩrĩa mbacarĩ icio ciouma cigũtwarwo nginya kũu ningĩ nĩ ũmenyaga atĩ okorwo kwĩna maũndũ ta chanjo ciraheanwo mandagĩtarĩ nĩ magũtũmwo magatũmwo obici-inĩ ĩyo magakuhĩrĩria andũ a itũra, makaheyo andũ a itura nĩgetha makamenya kana makamatongoria makamatũara kũrĩa chanjo ici irabatarĩkana kana arĩa marenda gũthecwo njanjo no gũthiĩ magũthiĩ hau wobici-inĩ ĩyo tondũ ĩkĩrĩ hakũhi nayo kogũo obici ici nĩ njega mũno na nĩ cingenagia.

Mĩrũrũngano gũkũ Kenya nĩ ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda, hakuhĩ o mweri nĩ nĩ kũraumĩra mĩrũrũngano. Na mĩrũrũngano ĩno yambĩrĩirie kuuma rĩrĩa mũtongoria witũ wa bũrũri mũgathe ti William Ruto aathurirwo. Na rĩu ũrakora mũno mĩrũrũngano ĩno ĩna Gen-z, na Gen-z nao nĩgetha makĩmenye ũrĩa mekũrũrũngana na mabange mĩbango yao, maratambanĩrwo ũhoro ũyũ kũgerera nenda ciitũ cia intaneti. Na kũguo ũgakora okorwo nĩ WhatsApp, marathiĩ kũũrĩa WhatsApp, makathondeka ngurubu, makamenya, magabanga mũthenya rĩrĩa magathi kũrũrũngana, gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma marũrũngane, makandĩka maũndũ mau moothe hau. Magacoka makamenyithia andũ a mohoro onao. Ona gũtuĩka andũ a mohoro nĩ ahũngi ũhoro mũno kũguo makoragwo me kũu mathaa marĩa magĩrĩire. Nĩ ũkoraga kũndũ kũngĩ njĩra ĩngĩ ta ya kũgerera Twitter. Kũu nakuo nĩ kuo marabanga mĩcemanio. Kũu nĩkuoa mararĩrĩria mĩcemanio yao. Ũgakora nginya ona atongoria amwe a bũrũri nĩ maingĩrire kũũrĩa Twitter makambia gũthikĩrĩria mĩcemanio ĩyo ya Gen-z. Kĩrĩa marenda makamathikĩrĩria. Na kũguo intaneti nĩ ĩcangĩire mũno harĩ gũkorwo na mĩrũrũngano mĩnene.

Angĩkorwo nĩ ũrenda kwambĩrĩria biacara, ndĩramakania nĩ biacara ĩrĩkũ. No ĩkorwo ĩĩ ya cyber kana biacara o yothe ĩrĩa ũrenda. Nĩ gũkoragwo na marũni maingĩ mũno. Ta rĩu kwĩna rũni rũrũ rwa mũnene witũ wa bũrũri rwĩtagwo Hustler Fund. Hustler Fund nĩ hakoragwo harĩa wahũra namba, ĩyo ya Hustler Fund, nĩ hakoragwo na kana nĩ hakoragwo na marũni ngũrani. Nĩ harĩ na marũni ma atumia, nĩ harĩ marũni ma we mwene kĩũmbe. Na nĩ harĩ marũni ma biacara. Kũguo ũgũthiĩ harĩa ha rũni rwa biacara. Na no nginyagia mbere mbere ũkorwo woyete marũa biacara yaku ĩkorwo ĩnyandĩkithie gwĩ thirikari nĩgetha ũheo rũni rũrũ. Kũguo ũgũthiĩ harĩa he rũni rwa biacara, ũkombe nĩgetha ũmenye kana wone mbeca cia kwambĩrĩria biacara yaku. Nyingĩ nĩ kũrĩ appu ingĩ. Appu ta Zenka, nĩ kũrĩ appu ingĩ ta ciĩtagwo cia. No ũthiĩ nginya bengi. No ũkombe ngombo ciaku nginya bengi-inĩ kana Sacco ĩrĩa ũrĩ. Kũndũ nĩ kũingĩ ũngĩkomba mbeca.

Rĩrĩa ndambataga kĩrĩma nĩ ndagegire mũno, tondũ nĩ ndakorire maũndũ marĩa twathomithagio kũrĩa thukuru. Nĩ maũndũ ma ma na nĩ maũndũ ndekĩrire ũira atĩ nĩ mahanĩkaga. Kĩrĩma kĩrĩa ndambatire nĩ kĩrĩma kĩa Aberdare gĩkoragwo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na kĩhakanĩtie kauntĩ ithano; Nyĩrĩ, Kiambu, Mũranga na Rift Valley na kwoguo na Nyandarũa. Na kwoguo kĩrĩma kĩu nĩ gĩkoragwo gĩ kĩega mũno, tondũ nĩkĩo nginya kĩheaga Nairobi yothe maĩ. Kĩrĩma kĩu nĩ ndakorire ũrĩa twathomaga nĩguo kũhana, tondũ ũndũ wa mbere werirwo mĩmera ĩrĩa ũgũkora kũringana na ũrĩa ũrathiĩ wambatĩte kĩrĩma. Rĩu wambagia na mũtitũ wa mĩtĩ, mũtitũ mũtumanu, ũgacoka ũgathiĩ ũgakora mĩrangi, woima mĩrangi ũgathiĩ ũgakora nyeki, nyeki kũrĩa igũrũ kũndũ kũhana ta kũiganaine, kũndũ kũhana ta gwĩ kũigananu, no nĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ igũrũ. Kũihũrĩte nyeki tuu na maĩ gũtirĩ nyamũ nyingĩ. Nyamũ irĩa wonaga kũu ni nyamũ ta mountain bongo kana thũariga ĩyo ĩtagwo ũguo, ĩtagwo mountain bongo. Ũgacoka ugakora rĩu wambatambata ũgakora rĩu ni mahiga, kwĩna kũmwe ũgũkora kwĩna snow no rĩu kĩrĩma kĩrĩa kĩa Aberdare gĩtirĩ snow no mahiga tu. Kũrĩa mahiga-inĩ indo irĩa cikaraga kũu nĩ nyoka.

Rekondi-inĩ cia CRB mũndũ ndaingĩraga oro ũguo. CRB mũndũ aingĩragio nĩ mathirĩ. Rĩu mũrata wakwa ũngĩ akoragwo na mathirĩ maingĩ mũno ma thimũ. Ũgakora ena App akombete thimũ, App ngũrani ngũrani. Ũgakora ena rũni ta kwa Zenka, ena rũni App inĩ ĩngĩ ĩtagwo ya Cloud Loan, ena rũni App inĩ ĩngĩ ĩtagwo ya Branch, ena rũni bengi, thimũ ĩrĩa arahũthĩra nĩ ya rũni, ũgakora mũndũ ũcio ena rũni rwa credit kana airtime. Kwoguo nĩgetha mũndũ ũcio oime CRB no nginya ahote kũrĩha marũni mau mothe, na akĩriganĩrũo mamwe nĩ ũrĩa amaingĩhĩtie kwoguo we ndagakorũo akiuma CRB. Na CRB nĩ njũru mũno tondũ nĩ ĩgũkũgirĩrĩria kana nĩ ĩgũkorwo ĩĩ mũhĩnga mũnene mũno rĩrĩa ũrabatara mbeca cia narua cia kũhingũra biacara. Tondũ wagĩthiĩ kũrĩa bengi ukorũo wĩ CRB gũtirĩ mbeca ona ĩmwe ũkũnengerwo nĩ mũndũ. Na kwoguo no nginya mũndũ arĩhe mathirĩ make mothe nĩgetha oime CRB na aikare e mũtheru kũrĩa atarĩ na mathirĩ.

Gĩcigo kĩrĩa njikaraga kana gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ gũkoragwo na itaneti na kwoguo andũ aingĩ nĩ marĩ na TV, andũ aingĩ mena tũmeme kana rĩndiũ andũ angĩ mena thimũ. Na kwoguo ũgakora okorwo nĩ maũndũ ta mang'aragu, andũ nĩmeroragĩra habari o hwaĩinĩ na arĩa matakĩrĩ na TV, mathiaga kũrĩa mũng'etho kambĩ nĩgetha mathiĩ merorere hambari harĩa mũkawa-inĩ makĩnyuaga cai wa mũkawa, magathiĩ makona mariboti mau mothe me gũtangathwo hau. ũgakora rĩngĩ hena mariboti ma ng'aragu. No ningĩ maũndũ ma rĩera kana riboti cia mogarũrũku ma rĩera, icio nĩ igũbuatagwo kinya thimũ-inĩ ya guoko tondũ gũkĩrĩ na itaneti kũu ũgũikara ũgĩtũmagĩrwo mecanji ici ũkerwo rĩera rĩa rũciũ rĩgakorwo rĩhana ũũ, nĩgũkaura kana gũtikaura, riũa nĩrĩgakorwo rĩ igiũ mũno kana nĩ rĩgakorwo rĩ ihiũ hanini, kana nĩ gũgakorwo na matu. Maũndũ ta macio mũndũ atũmagĩrwo thimũ-inĩ yake ya guoko.